Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ngano, ũrĩmi ũrĩa wĩkĩkaga maita maingĩ thĩiniĩ wa bũrũri witũ mwena ũrĩa wa Naroko nĩkuo nĩkũĩkaine mũno, naa mũmera ũyũ woyaga kahinda ka mĩeri ĩtandatũ nĩgetha ũtuĩke wa kũgethwo. Ũhandagwo hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura ĩigananĩirie na ũkagethwo hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura kana hĩndĩ ĩrĩa gwĩ kũmũ nĩgetha kĩgethi kĩagetha, gĩtikanange mũmera ũyũ mũno.

Magetha maya ma mboco, mabatiĩ kũmenyererwo na njĩra mwanya mwanya. Wambere, nĩgũtigĩrĩra atĩ magetha maya matinahutania na maĩ, kana mboco ĩno ndĩnahutania na maĩ, kana ũgunyũ o wothe. Wakerĩ nĩkũmĩmenyerera kumana na mbũca kũhũthĩra ndawa iria ciathĩrĩirio nĩ rũhonge rwa ũrĩmi gwĩkĩrwo nĩgetha cikoraga mbũca. Wagatatũ makũnia marĩa cirekĩrwo magakorwo me mohe wega, ũndũ atĩ gũtirĩ rĩera rĩkũingĩra thĩiniĩ kana riume na nja.

Ũrĩmi wa kĩndũ o gĩothe ũrĩ bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, tondũ nĩkũhĩtũkĩra ũrĩmi andũ aingĩ makoragwo makĩona mawĩra, nao arĩmi magakĩona umithio kumana na ũrĩmi wao tondũ makĩrĩma nĩmekwenderia andũ arĩa angĩ. Ona thirikari no ĩteithĩkaga ho tondũ nĩho yoyagĩra magoti ona indo cia kũingĩria kuma na nja wa bũrũri o kana kuma thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ gũtwara nanja wa bũrũri. ũndũ ũcio nĩ wa bata mũno, ũguo ũrimi kwa njĩra nguhĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa waru na mũgũnda ũyũ nĩũroneka nĩ kĩhinga hihi gĩtheretio, tondũ nakũrĩa thutha nĩtũrona mĩtĩ mĩingĩ ĩrĩa hihi yarĩ ho, na haha he mũgũnda. Wakerĩ nĩtũrona nyamũ cia kũrira nũgũ ciĩ kũu thĩiniĩ wa mũgũnda, kũmaanica mũgũnda ũyũ wĩ gatagatĩ-inĩ wa gĩthaka. Wagatatũ nĩtũrona no ũkorwo wĩ kũndũ kũnoru tondũ mũmera ũyũ kana waru ici nĩironeka cikĩrĩ na rangi mwega, ũguo nĩkuga atĩ nĩiramũkĩra riũa rĩrĩa rĩendekanĩte, maĩ marĩa marabatarania, na mũrĩmi nĩaracihũra ndawa ũrĩa gũbatiĩ.

Wambere nĩtũrona atĩ ici nĩ njaũ, na nĩ njaũ cirigĩirwo wega, na warora njaũ ici nĩituĩkĩte cia kũrorwo wega tondũ itirĩ na ngũha, itirĩ na ngũngũni na nĩironeka wega atĩ ngothi yacio nĩnyorokete kana guoya nĩmũnyoroku, ũguo nĩ kuga atĩ mũrĩmi kana ũrĩa ũcigĩte nĩaracirora na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wakerĩ nĩtũrona rũgiri rũrũ nĩrũrangenia mũno tondũ nĩ rũgiri nĩrũkũrigĩrĩria mori ici kana njaũ ici kuma kũu thĩiniĩ na itikũra, kana hihi kũrĩo nĩ mahiũ mangĩ. Na wagatatũ nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi mũgĩ tondũ nĩahotete gũtigithũkania ng'ombe ng'ima na njaũ.

Ũrĩmi kana wĩitĩrĩria wa mĩ kũrĩ mĩmera kũhĩtũkĩra mĩbaibũ. Wambere mũndũ nĩegũbatara itangi kana maĩ maingĩ marĩa me handũ igũrũ. Wakerĩ mũndũ nĩegũbatara mĩbaibũ ĩno ĩrĩa ĩtũrĩkĩtio nĩ ataalamu nĩũndũ wa kũhe mĩmera yake maĩ. Wagatatũ mũndũ nĩegũbatara maĩ menyewe noakorwo aramaruta mũgũnda, kana hihi gĩthima, kana hihi maĩ ma thirikari, maũndũ matiganĩte. Na wakana no nginya mũndũ akorwo ena mũgũnda, na nĩ mũgũnda mwega ũrĩa ũkũhota kũmũcokeria bainda yake, arĩkia kũrĩma.

Ũyũ nĩ ũhiũ kana nĩ mahiũ, na nĩ ng'ombe iria ironeka nĩ maĩ ciranyua, hihi nĩciauma kũrĩa irio kana kũrĩithio nĩciacoka na mũciĩ, na rĩu nĩ maĩ iranyua harĩa ithondekeirwo, na nĩ maĩ maroneka nĩ matheru, na ona ng'ombe cienyewe nĩironeka nĩ nĩ ng'ombe cigĩtwo wega.

Ũrĩithia wa mbũri itarĩ njohe, nĩ kaũndũ hihi nda he kaũndũ ndagereire na gakĩbundithia maũndũ maigana ũna. Wambere, mbũri citũ ciarĩ nyingĩ, ũguo ciarĩ mbũri kĩndũ ta mĩrongo ĩtandatũ, na hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩ kĩhĩĩ. Rĩu twagĩthiĩ kũrĩithia, ngĩthiĩ gũthaka, ndathiĩ gũthaka, mbũri ici nĩciorire na cikĩũra biũ ũndũ atĩ twaciethire mũno nĩgetha tũcione, na twaciona tũtiacionire ciothe, he harĩ ĩmwe yorire, na gũtuĩkaga nĩkũrio yakĩrĩirwo nĩ nyamũ, na nĩũndũ wa ũndũ ũcio nĩndatũngirio mbara nene, mbara itakariganĩrwo ĩhana ya mbara ya thĩ.

Wambere no mũndũ angĩkorwo, no mũndũ akorwo, no nginya mũndũ akorwo ena thamaki, kĩndũ hihi ta gĩtũngũrũ, nyanya , hoho, magũta ma kũruga, na indo ingĩ icio. Wakerĩ no nginya mũndũ akorwo na harĩa mwaki egwakĩria. Rĩu ũkarangaga indo ciaku ta gĩtũngũrũ, nyanya, ũgacikaranga wega, ũgacoka, ũgaikia ũgekĩra maguta, ũgaikia thamaki hau ũkamĩruga gwa kahinda gatagatĩ ka ndagĩka ikũmi kinya ikũmi na ithano, cabaci ĩyo ĩkoragwo ĩ hĩu, na ũkamĩrĩa na kĩndũ kĩrĩa ũkũrĩanĩria nakĩo either ngima kana mũcere kana kũmĩrĩa ĩoiki ũguo.

Haha nĩtũrona andũ erĩ, andũ erĩ na ũmwe wao nĩtũrona nĩ mwanake, ũyũ ũngĩ tũtiramenya nĩ mwanake kana ti mwanake. Na andũ aya erĩ nĩmaroneka nĩ kĩndũ hihi marenda kuoya, kana hihi nĩ kĩndũ mararora nĩgetha gũtigĩrĩra kĩndũ kĩu nĩkĩo. Maroneka hihi ũyũ ũrũgamĩte nĩ kuoya aroya, nĩ kuoya arenda kuoya, nĩgetha hihi aige hihi ngari-inĩ kana atware handũ harĩa abatiĩ gũtwarũo.

Thamaki nĩ ũmwe wa irio iria ciamũkĩrĩtwo na njĩra nene thĩiniĩ wa kahinda kanini kahĩtũkĩte. Tondũ thamaki kaingĩ tũĩ ĩkoragwo kana ĩrĩagwo kaingĩ nĩ andũ a kuma na kũrĩa rũgũrũ kana nakũrĩa iria rĩa Victoria, no rĩu ici gĩcigo-inĩ gĩakwa gĩa kũrĩa njikaraga, thamaki nĩituĩkĩte cia kũrĩo o mũthenya o mũthenya. Ũguo ici nĩ irio iria cikoretwo cikĩrĩo na njĩra nene mũno na igateithia, na igateithia andũ tondũ nĩikĩrĩ moguni, tondũ bata wacio thĩiniĩ wa mwĩrĩ ndũngĩtarĩrĩka.

Ũyũ nĩ ũgethi wa mbembe, nĩironeka nĩĩ, nĩironeka nĩ mũgũnda mũnene mũno ũrĩa ũrĩmagwo nĩ andũ, tondũ ona kũu gũtironeka kwĩna mĩciĩ mĩingĩ, ũguo nĩ mũngũnda ũrĩmagwo nĩ andũ hihi makĩrĩ hanene. Wambere maũndũ marĩa ndagereire nĩatĩ ndiamenyaga ũrĩa mbembe cigagwo ciĩ thĩiniĩ wa mabuba. ũguo niĩ ndarekagia thĩ, handũ ha kũrũgamia ũrĩa ibatiĩ irũgamio. Wakerĩ ndiamenyete atĩ ũrĩa ũratinia mũbebe ũcio, ũbatiĩ kũũtinĩria igũrũ nĩgetha ndũgatuĩke wa gũtheca mũndũ ũngĩ. Wa wagatatũ nĩ hĩndĩ ya kũgetha, hĩndĩ ya kumĩria mbembe icio nĩgetha gũcitwara harĩa gĩtinga kĩr, ũcio nĩ ũndũ ũmwe wanogirie mũno mũno.

Ũgethi wa mbembe thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa nĩwĩkagwo na njĩra itiganĩte . Wambere ciagethwo kuma mũgũnda-inĩ, nocitũarwo makũmbĩ-inĩ, kũhĩtũkĩra andũ gũcikua na ng'ong'o, kana wakerĩ nĩũguo tũrona mbica-inĩ ĩno gũkua mbembe icio tondũ nĩ nyingĩ na itinga, na hĩndĩ ĩrĩa ciatwarwo thĩiniĩ wa, makũmbĩ nĩcigagũo kana cikanĩkwo weega kamũiria cihũrĩtwo, ciahũrwo igekĩrwo makũnia na igekĩrwo ndawa na igatuĩka cia kũigwo kinya hĩndĩ ĩrĩa cira cikona mũgũri.

Ĩno nĩ nyama ĩrĩa ĩroneka nĩkũharĩrĩrio ĩrahariririo kana nĩ ng'ombe kana mbũri ĩragĩthĩnjwo nĩ andũ aya tũrona moko ma o. Nĩmaroneka nĩ andũ a ũkabi-inĩ kana mathai kana mwena ũrĩa wa Naroko kana Thamburu, nĩ mĩena ĩ yo ya bũrũri ũyũ kana hihi kũndũ kũngĩ thĩiniĩ wa thĩ. Na ĩ no nĩ ũyũ nĩ mnyama ũrĩa ũratuĩka wa gũthĩnjwo, na nĩũroneka nĩ ng'ombe norũ kana nĩ mbũri noru tondũ nĩĩroneka ĩ na magũta maĩngĩ biũ, na nĩĩroneka nĩ nyamũ noru ũguo nikũmĩthĩnja maramĩthĩnja hihi me na igongona o rĩothe eeh nĩũndũ nĩmekwenda kũrĩa kana igongona rĩu nĩrĩbataraga eeh ũrĩi wa nyama.

Ũyũ nĩ ũhiũ wa ng'ombe ũrĩa ũroneka haha nĩ kũhurũka ũhurũkĩte handũ tondũ ndũrakĩoneka ũkĩrĩa. Na ũndũ ũyũ ũrĩa wĩkagwo thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũakwa, ng'ombe nĩcituĩkaga cia kũigũo nyũmba nĩgetha ikahererwo irio hau na maĩ na hihi kũrorerwo hau nĩ ndagĩtarĩ ona gũkamĩrwo ho, kana wakerĩ no cikorwo ciĩ handũ gĩthaka-inĩ kana irĩithagĩrio gĩthaka-inĩ cikahingũrĩrwo rũcinĩ igathiĩ kũrĩithio, kũndũ hihi kwĩna mĩgũnda mĩnene mĩnene ĩna nyeki kũrĩa irĩaga, kana hihi wagatatũ no cikorwo cirarĩra ũũ handũ gĩthaka-inĩ kana hihi ihingĩirwo.

Ũyũ nĩ ũrĩithia wa mahiũ, hihi mahiũ matukanĩte ng'ombe na mbũri na ndũrũme, na nĩũroneka mũgũnda thĩiniĩ kũrĩa ũrarĩithĩrio ũhiũ ũyũ nĩ mũgũnda mũnene mũno. Na nĩũroneka mũgũnda ũyũ hihi ndũrĩmagwo tondũ wĩna mĩtĩ ĩtiganĩte ya ya gĩthaka. Ũndũ ũyũ nĩwabata mũno thĩiniĩ wa ũthii wa nambere wa andũ othe, kana andũ arĩa marutaga wĩra ũyũ. Tondũ nĩkũhĩtũkĩra guo monaga mbeca, makona irio, na makona maũndũ ma kũmatwarithia nambere thĩiniĩ wa mĩtũrĩre yao.

Ũndũ ũyũ mwanake ũyũ nĩa mũndũ ũyũ nĩaroneka nĩ mwanake, na anake kaingĩ matikuaga maĩ na ng'ong'o. Atumia nĩo makuaga maĩ, kana hihi ngũ, kĩndũ o gĩothe, ona mwana makuaga na ng'ong'o. Rĩu ũndũ ũyũ mwanake ũyũ marĩa arahĩtũkĩra onake nĩmakũmũgegia otaũrĩa onaniĩ mangegirie tondũ nderirwo no nginya ngue, na njihũrie itangi, ngĩkua maĩ na ng'ong'o ti na kĩande. Ũguo kaũndũ gaka nĩkanogirie mũno na niĩ ngĩkamena, rĩu ona ingĩtũmwo maĩ nguaga na kĩande kinya hĩndĩ ĩrĩa marĩigana .

Kwĩna ũhoteteku wa maũndũ merĩ haha, rĩrĩ nĩ nĩroneka nĩ irathĩro kana ithũĩro rĩa riũa. Na hihi wakerĩ nĩ kũroneka kĩndũ kĩhana ta rũkũngũ, ũguo no gũkorwo nĩ safari rally ĩrahĩtũka. Na wagatatũ ũndũ ũrĩa ũroneka wega nĩ mũrĩithia nĩ aroneka hau ena ng'ombe ciake na ng'ombe ciake nĩ kũrĩa irarĩa. Ũguo maũndũ maya mothe magateithĩrĩria ũthii wa na mbere wa andũ, mahiũ ona ũgitĩri wa marĩa matũrigicĩirie.

Ũndũ ũyũ nĩwabata mũno, thĩiniĩ waa ndũrĩrĩ iria cigaga ng'ombe na njĩra nene, tondũ gwĩkĩra ng'ombe arama kana hihi kũmĩandĩka kana kũmĩka kaũndũ karĩa gegũtigithũkania ng'ombe yaku na iria ingĩ, nĩwa bata mũno. No kũringana na ũrĩa ng'ombe ĩno ĩkĩtwo, ũũ nĩkũmĩria ng'ombe ĩyo, tondũ kwĩ ũrĩa ĩbatiĩ gwĩkwo, iniũrũ rĩmwe rĩroneka nĩkũrengwo rĩrengetwo, alafu rĩrĩ rĩngĩ nĩ kabandĩko rĩkĩrĩtwo, ũguo ng'ombe ĩbatiĩ gwĩkĩrwo kabandĩko no ti gũtinio. Tondũ watinia ng'ombe ĩyo, nĩwamĩthũkia.

Ũyũ nĩ wanĩki wa mbembe, na mbembe cirĩ bata munene mũno hĩndĩ ĩraĩ cikwanĩkwo tondũ nĩ inyihagia gĩkĩro kĩa maĩ thĩiniĩ wa mũmera ũcio, kana nĩ thĩiniĩ wa mbembe nĩgetha mbembe ĩyo ĩgaikara gwa kahinda karaiharaihu. Wakerĩ kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ kuona bũrũri wa Kenya witũ wa Kenya no ũkorwo na magetha ma mbembe ma kũigana, hihi thirikari ĩngĩhota gũteithia, nao arĩmi mwena wao mangĩkĩrĩra ũrĩmi ũyũ, bũrũri ũyũ notũkorwo tũrĩ andũ ahũnu, tondũ nĩtũkũrĩa tũtigie na hihi magetha mangĩ tũtware nanja wa bũrũri.

Ũrĩmi wa mbembe nĩwĩkagũo na njĩra mwanya mwanya, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ. Wambere mbembe nĩihandagũo cirĩ cia kũrĩo thĩiniĩ wa bamĩrĩ, kana rĩngĩ mbembe nĩ ihandagwo cirĩ cia kwendio. Kana hihi wagatatũ mbembe nĩihandagũo cirĩ cia kũrĩo na kwendio iria ciatigara. Ũguo ũrĩmi wa mbembe nĩũndũ ũhĩmbĩirio nĩ andũ aingĩ tondũ mĩgũnda itũ timĩnene mũno na ti mĩnini. Kuoguo mbembe nĩirĩmagũo cirĩ cia kũrĩo kana irĩ cia kwendio kana maũndũ macio merĩ manyitanĩte.

Ũrĩmĩ wa ngũkũ nĩ ũndũ ũrĩ na bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, tondũ ũrĩmi ũyũ nĩguo ũtũmaga mũndũ one matumbĩ, mũndũ one mbeca, ona mũciĩ nĩũkoragwo ũthakarĩtio nĩ ngũkũ ici, na ngũkũ ici nĩ cibataraga ũmenyereri mũnene mũno kuma hĩndi ĩrĩa cirĩ njui, nginya hĩndĩ ĩrĩa ciakorwo atĩ nĩ cikũgimara na cituĩke nyama.

Ũrĩithia wa mbũri kana ng'ondu thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa nĩũcenjetie na njĩra nene mũno. Tondũ tene mbũri cioĩkaine nĩ cia athuri, na ciaigagwo nĩndũ wa gũthiĩ hihi magongona hihi ta kũracia, gũthiĩ ũthoni kana hihi kũrĩo hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na magongona matiganĩte. No rĩu ũrĩithia ũyũ nĩũcenjetie tondũ thikũ ici nĩireragwo nĩũndũ wa kwendio kũrĩ andũ a buchĩrĩ, kana kũhũthĩrwo na magongona-inĩ ota mau. Ũguo ũrĩithia wa ng'ondũ nĩũtuĩkĩte wa gũcenjia tondũ thikũ ici ũroererwo arĩ ũrĩithia ũrĩa ũgũteithia mũrĩmi kuona mbeca, no ti ta, no tii nĩũndũ wa hihi magongona matiganĩte.

Ũrĩithia wa mbũri kana gũikara na mbũri thĩiniĩ wa mũciĩ nĩ kaũndũ karĩ na maũmĩrĩra matarĩ mega, tondũ hĩndĩ ĩrĩa twathomaga nĩndirikanaga tweragũo hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ cukuru tũranunga mai ma mbũri, kana tũranunga mbũri. Ũguo arutwo arĩa angĩ nĩmatwehagĩrĩra mũno, kana matiendaga gũkorwo makĩoneka naithuĩ, ũguo kaũndũ gaka nĩgatũmire mene mũno ũrĩithia wa mbũri.

Rũrũ nĩ rũrĩrĩ rũroneka nĩ rũrĩrĩ rwa ũkabi-inĩ, kana Maathai-inĩ ũrĩa tugaga thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ, na nĩmaroneka nĩ ng'ombe kana mbũri hihi maragĩthĩnja, na ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa nĩ kuona ũrũmwe ũrĩa ũkanaga na gwĩka ũndũ ũyũ. Tondũ andũ marĩanĩire hamwe nĩmakoragwo marĩ hamwe hĩndĩ ciothe, hĩndĩ wa wega na hĩndĩ ya ũru.

Ĩno nĩ nyama na nĩroneka nĩ nyama ya njino, kana nyama ĩrĩa ng'ombe hihi kana mbũri ĩthĩnjĩtwo ĩgacoka ĩkahĩhio, na ũrĩa ĩharagĩrĩrio nĩatĩ mũndũ athĩnjaga na agacoka akamĩtheca na na tũmĩtĩ ũguo ĩthecetwo, akamĩtwarĩrĩra harĩa harĩ mwaki, nĩgetha ĩtuĩke ya kũhĩa na kũrĩo na mũingĩ maita maingĩ ĩrĩagwo nĩ athuri.